Ũndũ ũyũ ũcenjetie mũno, kuona andũ nĩ mateanĩirie, ũndũire wa ndũrĩrĩ ciao, na kũhĩmbĩria ũndũire wa ndũrĩrĩ cia na nja. Ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati, kuona ũndũire nĩ ũriganĩire, na kuona nĩ ũkũhukia maũndũ marĩa mekagwo tene ndũrĩrĩ-inĩ itiganĩte icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ.

App ya gava mkononi, ĩteithagĩrĩria mũkenya kũrĩha motungata ma thirikari matiganĩte, kwa mũhiano, rĩrĩa mũndũ arabatara kwoya passport, arĩhagira app-inĩ ĩno, rĩrĩa mũndũ arabatara motungata ma KRA, mothe arĩhagĩra app-inĩ ĩno ya gava mkononi. Oho, nĩĩteithagia mũkenya gũkorwo kana nĩĩteithagia thirikari gũkorwo ĩkĩramata kĩgĩna oũrĩa kĩraingĩra kũũma kũrĩ aikari a bũrũri arĩa marakorwo makĩrĩhĩra app ĩno ya gava mkononi. App ĩno ya gava mkononi, oho nĩ ĩteithagĩrĩria gũkorwo ĩgĩkinyanĩria motungata matiganĩte kũrĩ aikari a bũrũri. Kwa mũhiano, rĩrĩa mbeca iraingĩra kũgerera app ĩno, thirikari nĩ ĩhotaga gũciramata wega na gũcietha na njĩra itiganĩte.